Bata wa gũkũria gĩtũngũrũ kĩndũ kĩa mbere nĩ gũkoragwo na ũguni mũingĩ harĩ mwĩrĩ, na kĩndũ kĩngĩ mũrĩmi nĩonaga agĩthiĩ kwendia itũngũrũ ici na cikoragwo, na cikoragwo ciĩna baita nene mũrĩmi angĩciendia nĩonaga baita na nĩ citũmĩkaga kũruga irio na nĩ cikoragwo na ũguni mũingĩ na mwega harĩ mwĩrĩ.

Haha ndĩrona hena handũ ta thibitarĩ-inĩ ũguo na hena mũndũ hau na mũndũ ũyũ np akorwo okĩte gũthimwo kana kũgĩra, kana kũgĩra maumĩrĩra ma kĩrĩa agũthimĩirwo na haha ndĩrona nĩ harĩa arwaru makoragwo mena mũkingo mathiaga kũrorwo ũrĩa marĩ arwaru na mũndũ ũyũ ahana ta etereire ndagĩtarĩ oke a mũthime kana etereire maumĩrĩra nĩguo amenye ũrĩa atarie.

Kĩndũ kĩa mbere gũthiĩ mwĩta gĩkundi gũkoragwo gwĩ kwega mũno tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ mũkenegarĩra mũrĩ hamwe na nĩ mũthodekaga iririkano, nĩ mũthondekaga iririkano na nĩ mũkoragwo mũkĩarangia na mũndũ ndathiaga a mboekete na gũthiĩ na gĩkundi nĩ kwega gũkĩra gũthiĩ wĩ ika handũ.

Ũkũria wa gĩtũngũrũ ũkoragwo na bata rũrĩrĩ-inĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ ũrĩ ũguni mũingĩ harĩ mwĩrĩ na gĩtũmĩkaga kũruga na kĩndũ kĩngĩ arĩmi nĩ mendagia itũngũrũ ici na magakorwo makĩona mbia iria metaga baita yao, na gũkũria gĩtũngũrũ gũtikoragwo gwĩ kũritũ na nĩ ũndũ mwega ũbatie gũkorwo ũgĩkwo rũrĩrĩ-inĩ nĩguo gũkũria ona rũrĩrĩ rwĩ ruothe.

Nenda ici cia ũmemerekia kana ici cikinyagĩria andũ mohoro nĩ cikoretwo cirĩ na ũguni mũingĩ rũrĩrĩ-inĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere hena nenda ciĩ thimũ-inĩ tomũhaka ũkorwo na mũtambo wa TV nĩguo ũkorwo ũkĩrorera mohoro no hena nenda cikoragwo thimũ-inĩ cigakũrehera mohoro makinyanĩrĩte na mohoro marĩa mabatie na, na nĩciteithĩtie andũ anini ona arĩa akũrũ kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ.

Ng'aragu kana gũcenjia kwa rĩera ũrĩa tũmenyaga gĩcigo-inĩ gitũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ gũkũragwo na radio na nĩtũthikagĩrĩria na nĩ ho hatangathagwo mohoro-inĩ kana kwĩna kana rĩera nĩ rĩcenjetie na kana kwĩna ng'aragu handũ na maũndũ matiganĩte twonaga mohoro maya kana kũigua gũtũmĩra radio kana TV.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gũkũria hoho kĩndũ kĩa mbere ingĩamba kũmwĩra akorwo ena wendi wa kũruta wĩra ũyũ na akorwo e mũndũ mwĩrutĩri mũno, kĩndũ kĩa mbere ingĩamba kũmwĩra nĩ atĩ enje mĩtaro ya gwĩkĩra mbegũ cia hoho nĩguo cikũre, kĩndũ gĩa kerĩ, enja tũrima twega tũiganĩrĩru, tũmĩtaro twega agaitĩrĩra mbegũ cia hoho thĩinĩ, agacoka akaumbĩka tĩri ũcio, ageterera kure na akorwo gĩcigo kĩi gĩtikoragwo na mbura kaingĩ agĩitagĩtĩria maĩ, agetha njĩra ĩrĩa maĩ ĩngĩkinyĩra hoho ici nginya cikũre.

Kĩndũ gĩkĩ gĩgwĩtwo beetroot ũrĩ kĩrĩa gĩkoragwo na bata kana ũrĩa gĩkoragwo na ũguni rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kĩndũ kĩa mbere mũmera ũyũ ũkoragwo na kwongerera thakame mwĩrĩ-inĩ, na nĩgũkoragwo na kwĩna ũguni mũingĩ mwĩrĩ-inĩ wa andũ arĩa maratũmĩra kĩndũ gĩkĩ. Na ingĩra andũ matũmĩre beetroot mũno.

Arĩmi nĩ monete mawega maingĩ gũtũmĩra ũgĩ wa macini kũrũa na tũtambi, tondũ kĩndũ kĩa mbere, kũhũthĩra macini ici gũkoragwo wĩ ũndũ mwega na nĩ ũrutaga wĩra na ihenya na nĩ ũrutaga tũtambi tũtũ ona ihenya na ndũkoragwo gũtũmira macini ici ndũkoragwo na mĩnoga na wĩkaga wĩra mwega na mũtheru ũkaruta tũtambi twothe na arĩmi magakorwo magunĩkĩte mũno.

Kĩrĩa gĩtũmaga kũiyũre andũ mũno ceceni-inĩ cia mbathi mũno mũno hwainĩ nĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere haha nĩho andũ aingĩ maraumĩra mawĩra-inĩ mao kana nĩ rĩrĩa arutwo a yunivacĩtĩkana ona korenji makoragwo makiumĩra na marenda gũthiĩ kwao, na kĩndũ kĩngĩ hwainĩ-inĩ nĩ gũkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ ona okorwo harĩ andũ aya mendaga, mendaga gũthiĩ ũtukũ na mendete thabarĩ cia ũtukũ, rĩu kũringana na meciria makwa rĩrĩa, kĩrĩa gĩtũmaga gũkorwo kũiyũre nĩ tondũ andũ aingĩ maraumĩra mĩhang'o-inĩ yao magĩcoka ma kwao.

Gĩtũmi kĩrĩa andũ mathakanagĩra monana thũtha wa ihinda iraihu, tondũ nĩ makoragwo maganĩte mũno, na makaigua makienda o gũcogothana , na makaigwa marenda o magĩtinda makĩaria, gũtinda magĩthaka na maũndũ matiganĩte, tondũ no makorwo matirĩ monana ta miaka mĩingĩ , kana mieri mĩingĩ mĩhũtũkũ, na rĩrĩa makuonana maiguaga makĩenda o gũthakanĩra , na gũcogothana na kwaranĩria na gũthaka.

Haha ndĩrona ndawa cia kũmeria na maĩ, na ndiũĩ ndawa ici nĩ ciakĩ no maũndũ marĩa mabata nĩ atĩ ndawa ici citũmĩkaga kũhonia handũ kana, ĩĩ citũmĩkaga kũhonia mũrimũ kana kũgirĩrĩria mĩrĩmu na andũ mabatie kũhũthĩra ndawa rĩrĩa marĩ arwari nĩguo kũhona na ihenya.

Ngĩũrĩrĩria wĩra kũndũ ta gũkũ kwa ISUZU kĩndũ kĩa mbere ingĩamba njĩke nĩ kwandĩka marũa ma gwetha wĩra, marũa marĩa ingĩanda megie, makonie mathomo makwa, ũhoti wakwa, ũrĩa ingĩka, kĩrĩa ngoretwo ngĩkĩra kambuni ingĩ na ndĩmorie na gĩtĩo manyandĩke wĩra nĩguo ngoragwo ngĩmabangĩra magongona mao kana mĩbango yao kana kĩrĩa marenda.

Rĩrĩa ngwona ũũ, haha nĩ handũ thibitarĩ-inĩ na kũringana na ũrĩa ndĩrona haha hena macini ĩrĩa ĩkoragwo ya mĩrukĩ na nĩ haronekana gũkũ nĩ kũrĩa arwaru arĩa makoragwo mehĩirwo mũno matwaragwo kũrĩa mathiaga magakoma tondũ kwĩna macini nyingĩ cia rĩera na hena mandagĩtarĩ haha na ndĩrona, na hena mũrwaru na ndagĩtarĩ ũyũ nĩ gũthondeka arathondeka kana nĩ kũrora ararora kana macini ĩno nĩ raruta wĩra ũrĩa gũbatie.

Rita rĩakwa rĩa mbere gũthecwo cindano ngĩmenyaga tondũ cindano cia mbere mũndũ athecagwo arĩ mwana, no rĩrĩa ndemenyire nĩ ndarĩ na ngwuya mũno tondũ cindano ihanaga tarĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩna ruo na nĩ ndaiguaga ngĩinaina na kĩndũ kĩa mbere na kĩndũ kĩrĩa ndekaga nĩ ndaũmagia guoko mũno na akĩnjĩra ndikomie guoko nĩguo cindano ndĩkanyũmĩrie

Rĩrĩa ciana cirathiĩ gũthaka cikoragwo ciĩ ngenu mũno na nĩmathakaga mĩthako na nĩmathakaga mĩthako ĩtiganĩte na nĩ nĩmakoragwo marĩ acanjamũku mũno kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akene na aigue aiganĩire, no ciana ici cigĩthaka hĩndĩ ĩngĩ no maumĩraniee kana magũthane ũru no ona mwana ũmwe akarĩra kana akauga nĩ ndathiĩ gũkuga no mĩthako ĩno nĩ koragwo ĩrĩ ya bata nĩguo gũcanjamũra mwana.

Ũrĩa ũngiambia mĩario ĩno, tondũ kĩndũ kĩa mbere mũrũ ũyũ wakwa, mũrũ wa nyina ũyũ mũnini no akorwo ndendete kwĩrwo kana no akorwo nĩ aya mendaga gũkwo kahora, ũndũ ũrĩa ingĩ ambĩrĩria kũmwĩra, ingĩ ambĩrĩria kũmwĩra ũrĩa abatie gũtũmĩra mbia ici kĩrĩa abatie, atũmĩre gwĩka kĩndũ kĩna, kĩndũ kĩna baita gwake no atige gũcihũthĩra ũru kana gũkorwo ena mathirĩ maingĩ tondũ mathirĩ namo matikoragwo me mega.

Tuge haha hena ngucanio cia mĩgũnda akorwo nĩ ariũ na arĩ anyina arĩa marathiĩ gũthitana igooti-inĩ nĩ ũndũ wa mĩgũnda, rĩu mũirũ ũcio wa mbere mwana wa mbere agathiĩ, ndarenda aya angĩ magaĩrwo mũgũnda, rĩu aya angĩ makamũtwara igoti-inĩ makauga ũrĩa atarenda magayane mĩgũnda kũrĩa gũbatie, kana ũrĩa aciari ao maugĩtez rĩu mũndũ ta njaji haha endagwo akarora, akarora ciira ũyũ na kĩhota akarora kana mũndũ ũyũ athitanĩte kana nĩareka wega kwoguo aya angĩ, kuuga aya angĩ matibatie kũgaĩrwo mũgũnda na batie kũrora badũ mwena ũyũ wa aya arĩa mathitĩtwo nĩguo atuithanie ciira ũcio na kĩhoto.

Harĩ bata wa wa kũmeria mũmera ũyũ tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkoragwo na ũguni mũingĩ harĩ mũrĩmi, rĩrĩa akwendia mũmera ũyũ nĩ onaga baita, na nĩonaga mbia cia gwĩkũria, ona gũkũria ona rũrĩrĩ rũrũ, na kĩndũ kĩngĩ ona gũkũria mũmera nĩ ũkoragwo na bata mũno harĩ tĩri, tondũ handũ ta hau hatingĩgĩa na ituĩka, tondũ tĩri ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũnyitĩrĩre na mĩri ya na mũmera ũcio na ũguo nĩguo ingiuga bata wa mũmera ũyũ.

Nĩguo gũkorwo ũrĩ ndagĩtarĩ wa ciana kĩndũ kĩa mbere ũbatie gũkorwo ũthomeire, ũthomeire kana ũndagĩtarĩ kana ũrigitani, na ũbatie gũkorwo ũthomeire gĩthomo nginya kĩrĩa kĩa ngathĩ ya igũrũ biũ gĩthomo kĩa ngathĩ ya univasĩtĩ na ũkaheo makwonania rĩu no wike wĩra ũyũ na ũbatie gũkorwo mũndũ ũmwe mũmĩrĩru mũno na aramenya kĩrĩa areka na nĩguo ũgakorwo ũgĩtungata ciana ici na kũhe aciari ao mataro marĩa mabatie.

Kĩndũ kĩa mbere ingĩenda mũndũ ũyũ kana mũthii ũyũ anjĩre ũrĩa mũrigo wake ũrahanaga, andarĩrie wega ingĩhota kũũkũrana ndawona , njoke ndore me handũ andũ arĩa makoragwo hau ha kũrora mĩrigo ĩkiuma ndege-inĩ njũrĩrie menye kana he handũ mũrigo ũcio ũngĩkorwo wonekete, ningĩ thiĩ aah ũguo nĩguo ingĩka, njũrie andũ acio makoragwo mena wũigĩrĩrĩki wa kũrora mĩrigo na njũrie mwene mũrigo ũcio ũrĩa tũngĩhota gũkũrana mũrigo wake na okorwo tũtikũwona thaa icio atũtigĩre ũrĩa tũngĩmũkinyĩra nĩguo twawona tũkamũhũrĩra nĩguo agĩre mũrigo wake .

Ndagĩtarĩ akera mũrĩmi ũyũ wa mahiũ, nĩ wega mahiũ make, akorwo nĩ ng'ombe igaikara ikĩroragwo kahinda gwa kahinda nĩguo citikarware kana cikorwo ciĩna mũrimũ ũrĩa ũngĩ rwaria andũ, tondũ akorwo nĩ ng'ombe cirutaga iria, na iria rĩrĩ nĩ rĩkoragwo rĩkĩendio nĩguo mahiũ maya matigakorwo memarwaru matiga matigekĩre iria rĩrĩ, matikarute iria rĩrĩa rĩũru, rĩrĩa rĩngĩtũma andũ marware na ũrĩmi na ndagĩtarĩ wa mahiũ akera andũ aya mũrĩmi ũyũ bata wa kũroraga mahiũ kahinda na kahinda.

Ciĩko cia wĩkinaĩ thaa ici nĩci koretwo cirĩ igũrũ mũno na kũringana na mohoro o mũthenya o mũthenya gũtiraga case ĩyo ya ũhagũku ũgitĩri handũ, nĩ harakorwo hena handũ haraiyĩtwo, hena handũ andũ maraiyĩirwo indo kana nĩhakoretwo hena andũ angĩ makoretwo makĩũragana na makĩũragwo, ciĩko cia wĩkinaĩ thaa ici ciĩ igũrũ mũno.

Rĩrĩa ngwona ũũ menyaga haha hena obici cia arĩa makoragwo marũgamĩrĩire ũgitĩri rũrĩrĩ-inĩ rũrũ kana gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na nĩ wabici iria andũ mathiaga kũripoti kĩsi kana maũndũ, ũndũ ũrĩa o wothe ũngĩenda gwĩkĩrwo kana nĩ gũ sign nĩrwo maratathi, gwĩkĩrĩrwo kĩrore maratathi-inĩ kana kĩndũ ta kĩu.

Kũringana na ũrĩa ndĩrona haha, nĩ kĩhingũro kĩa, nĩ kĩhingũro kĩrĩa kĩhingũrĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Eliud, na nĩ mũndũ, nĩ mũruti wĩra thirikari-inĩ, na ekĩrĩte mũtambo ũrĩa ũtũmĩkaga wĩtagwo wifi na ndĩrona nĩkũhingũra arahingũra, kĩhingũro gĩa kũrĩa ekĩrĩte mũtambo ũyũ wa wifi.

Kũringana na marĩtwa marĩa ndĩrona haha, marĩtwa maya mũno mũno makoragwo makĩonekana na andũ a rũrĩrĩ rwa Kalenjin, na bata wa andũ aya nĩ Akenya ota ithuĩ na tũbatie ona kũnyitanagĩta nao tondũ tũbatie gũkorwo na ũrũmwe na andũ aya ta ũrĩa kũmenyekaga nĩ makoragwo na ihenya mũno, na nĩo mathiaga mabũrũri ma nanja magathĩĩ mĩthako ĩyo ya gũteng'era na magacinda.

Haha ndĩrona nĩ hĩndĩ ĩrĩa ya tene, hĩndĩ ĩrĩa Kenya twa twathagwo nĩ athũngũ, rĩrĩa, hĩndĩ ĩrĩa aguka aitũ na aguka aitũ marũagĩra wĩyathi , na ndĩrona andũ airũ nĩo mabangithĩtio raini, na hena mũthũngũ hau, na kũringana na ũrĩa ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ hingo ĩyo ya tene rĩrĩa kwarĩ, rĩrĩa athũngũ matwathaga.

Rita rĩa mbere kũhanda mũmera ũyũ, nĩ ndarigagwo ũrĩa batiĩ nĩ kwambia, no nĩndathire ngĩetha ũtari, na ngĩũrĩrĩria andũ ũrĩa batiĩ nĩ kwambĩrĩria, na kũringana na ũrĩa nderirwo nĩ ndathire na ngĩhota kũhanda mũmera ũyũ, ndambire ngĩ ngĩenja tũrima tũnini tũnini tũiganĩrĩru wega, ngĩcoka ngĩrwo thiĩ ngagũre mbegũ ici , kana okũrĩa ngũciruta, ngĩcoka ngĩciĩkĩra tĩri-inĩ na ngĩumbĩka, na ũguo nĩguo ndahotire kũrera mũmera ũyũ.

Rĩrĩa nguona kĩndũ ta gĩkĩ na kũrĩa kũringana na ũrĩa kwandĩkĩtwo , haha nĩ harĩa atumia arĩa makoretwo makĩoha nda, mathiaga kwĩhingũrĩra ciana na makaigwo kũu, cikoragwo ciĩ wodi kũu thĩiniĩ na kũu nĩkuo mathiaga makehingũrĩra ciana na cikarorwo.

Haha ndĩrona nĩ agendi arĩa mathiaga kwĩrorera nyamũ, kana kwĩrorera ũrĩa ndũire cia andũ ikoragwo ihaine, ta haha ndĩrona mathiĩte kwa amaathai na ndĩrona hena , hena nyamũ ĩrĩa marerorera, na ũrĩa ũndũ ũyũ ũngĩtũmĩka gĩcigo gĩakwa, nĩ andũ aya nĩ makoragwo marĩhĩire, nĩguo mathiĩ magĩceragio kũndũ gũkũ, na mbeca icio iria marutaga nĩcitũmĩkaga gũkũria gĩcigo kĩu na njĩra nene.

Haha ndĩrona hena mũtongoria wa bũrũri na bata wake bũrũri-inĩ, nĩ abatie gũkorwo akĩrora indo iria andũ marenda na akĩrora mabata maitũ na agĩteithia cukuru na andũ arĩa arwaru na agatigĩrĩra gũtirĩ na ng'aragu, kana gũtirĩ indo cira haicha mbei, nĩcio citigakorwo ikĩgũmĩra andũ arĩa athĩni, na ũcio nĩguo wĩra ũrĩa abatie gũkorwo agĩka.

Rĩrĩa ngwona ũũ nyonaga nĩ wabici imwe cia andũ arĩa makoragwo marĩ anene a bũrũri ũyũ, arĩa makoragwo magĩtũrora na haha nĩho, ndĩrona kũringana ũrĩa ndĩrona na mbica ĩrĩa ndĩrona okorwo haha nĩ ho kĩgĩna gĩa bũrũri kĩigagwo, na nĩho mbeca cikoragwo cikĩigwo nĩguo citũmĩke na maũndũ marĩa bũrũri ũrabatara.

Haha ndĩrona nĩ harĩa kĩgĩna kĩa bũrũri kĩigagwo, na harĩa mbeca cia bũrũri ibatiĩ nĩ gũtũmĩka gwĩka maũndũ maingĩ, na gwĩka na gũteithia andũ, mbeca iria andũ matinagio mĩcara-inĩ yao, andũ arĩa mararuta wĩra kwa, mararutĩra thirikari wĩra mbeca iria marengagwo omweri omweri , ona mũndũ o wothe ũraruta wĩra, mbeca iria ma mati marengagwo haha nĩho mbeca icio cikoragwo cikĩigwo, citeithie na gũthondeka bũrũri.

Haha ndĩrona nĩ kĩmenyithia gĩa kũrĩa mũndũ arĩ, na kũringana na ũrĩa kiandĩkĩtwo Oloitoktok, na gũkũ gũkoragwo mĩena ĩrĩa andũ a rũrĩrĩ rwa kalejin makoragwo magĩikara, na haha na ke haha nĩ gĩbau kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩmenyithia mũndũ nĩwakinya handũ hana, na kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno tondũ , nĩ hinya mũndũ kũra akĩonaga hau ũrĩa handĩkĩtwo, no ahote gũtarĩrĩa mũndũ harĩa arĩ.

Ũrĩa ingĩtarĩria mũndũ gũkũria matunda maya, kĩndũ kĩa mbere ingĩamba kũmwonia ũrĩa abatiĩ kũrĩmĩra, na gĩthimi kĩrĩa abatiĩ gũikĩra tĩri-inĩ, ũrĩa abatiĩ gũkorwo agĩ agĩ akĩrora kana kwĩna tũtabi kana hena twĩna tũgunyo tũrĩa tũrĩaga mĩmera, na matunda maya , na ũrĩa abatiĩ kũrigĩrĩria matunda maya matikahie mũno nĩ riua na matikahie riua mũno ,ngũmũ mwonie ũrĩa abatiĩ gũĩka nguo cigĩe na nĩguo matunda maya macinwo na na rĩua ũrĩa mabatiĩ.

Ũrĩa tũtũmagĩra ndume ici kwenja marima kana kwenja mĩtaro, nĩ atĩ waambaga ũkareka ndume ĩno ĩthiĩ mbere yaku, nawe ũkamĩbuata ũkĩ nĩguo wĩigananie mĩtaro ĩyo ĩrĩa ũrenda ĩkorwo ĩigaine ĩganaine, na ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno tondũ mũndũ ndakoragwo akĩ anogete mũno ta ũrĩa ũngĩtũmĩra icembe kwenja, kana ũrĩa ũngĩtũmĩra gabanga kwenja.

Haha kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩ ndawa cia gũbanga ũciari ,na ũrĩa ũngĩtũmĩra njĩra ingĩ tiga o ici cia gũtũmĩra ndawa, no ũhũthĩre ũhũthĩre, ũthiĩ thibitarĩ wĩkĩrwo, wĩkĩrwo hena ka kanyamũ gekĩragwo guoko-inĩ, na nĩgakoragwo onako gekega kana ĩĩ no ũtũmĩre kanyamũ kau.

Haha ndĩrona ndagĩtarĩ, na bata wao nĩ kũrora ũrĩa mũndũ arathiĩ na mbere ũgima wake wa mwĩrĩ , na gũgũtara ũrĩa ũbatiĩ na bado nĩ ndĩrona hena mũtongoria ũcio ũrathimwo hau , nĩ mũtongoria na kũringana na ũrĩa ndĩrona hau hena andũ aingĩ, nĩtamarenda nĩtamarahingũra thibitarĩ ĩno, kana mokĩte kuona ũrĩa kũrathiĩ na mbere, na bata wa ndagĩtarĩ nĩkuona arwaru wega na kũmatara na kũmenya ũrĩa makũhona na ihenya.

Haha ndĩrona nĩ mũrwaru wĩ thibitarĩ, na kĩrĩa kĩroywo nĩ thakame yake nĩguo ĩthiĩ ĩgathimwo, nokorwo mũrwaru ũyũ ena mũrimũ ũramũthumbũra kana arenda okũmenya ũrĩa aha atariĩ, ũrĩa ũgima wake wa mwĩrĩ ũrathiĩ na mbere , rĩu okĩte thibitarĩ, haha ndĩrona rĩu nĩ ndagĩtarĩ ũroya thakame yake nĩgetha athiĩ agathime, arore kana mũndũ ũyũ nĩ mũrwaru handũ, kana ũrĩa abatiĩ nĩ gwĩka.

Haha ndĩrona nĩ arigitani , arĩa mathiĩte handũ ta gĩcagi-inĩ ũguo kana itũra-inĩ, na kĩrĩa mareka nĩgũthima marathima andũ na maraenda ,na mararora ũgima wao wa mwĩrĩ ,na haha nĩ arigitani arĩa mathiaga, matũmagwo handũ o handũ magathiĩ makarora andũ a itũra rĩu hatarĩ na marĩhi, makarora ũrĩa marathiĩ na mbere, na kũmathima mĩrimũ ĩtiganĩte, na kũmateithia ũrĩa mabatiĩ na kũmahe mataaro, ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrĩa kana ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka nĩguo ũgima wao wa mwĩrĩ wĩikare wĩ sawa.

Ũrĩmi wa kĩndũ gĩkĩ ũkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ona rũrĩrĩ-inĩ kana icigo itiganĩte. Tondũ haha ũrĩmi wa mũmera ũyũ nĩ ũrehaga baida harĩ mũrĩmi tondũ nĩ ũmũheaga mbeca cia kwenderea na ũrĩmi wake na gũkũria kĩrĩa areka. Na ona andũ arĩa magũraga mũmera ũyũ nĩ ũmateithagia na kũmahe ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kũmateithĩrĩria nĩguo marĩe irio iria ciarĩ cia ũndũire na irio iria cina hinya.

Haha ndĩrona nĩ ciana cirarigitwo, na maraheo ndawa iria ciĩtagwo cia Polio, ndawa ici cikoragwo cikĩheo ciana iria irĩ na mwaka thĩ wa mĩaka, ciana iria ci thĩ wa mĩaka ĩtano nĩguo kũmateithia makorwo mena hinya kũrigĩrĩria mĩrimũ, mĩrimũ ĩrĩa ĩkoraga ciana nini , na haha ndĩrona nĩ arigitani arĩa makoragwo magĩthiũngũka makĩhe ciana ici ndawa ĩno.

Gĩtũmi gĩa gũkũria mũmera ũyũ, ũkoragwo ũgĩtwo irenge, kĩndũ kĩa mbere irenge rĩrĩ nĩrĩkoragwo rĩ rĩega mũno rĩkĩrĩo, na nĩrĩkoragwo rĩ rĩega mũno kwanja ũngĩrehe mwana , irenge rĩrĩ nĩrĩkoragwo na hinya na nĩrĩkoragwo rĩkĩhe mũndũ ũgima mwega wa mwĩrĩ, na bado nĩrĩrehaga baida hĩndĩ ĩrĩa mũ , hĩndĩ ĩrĩa irenge rĩrĩ rĩkwendio , nĩrĩ rehaga baida.

Haha ndĩrona nĩ arigitani, na haronekana nginya hena arutwo maronio ũrĩa mũndũ abatiĩ nĩgũkorwo na agĩthĩnjwo, nĩguo kũruta kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩmũthumbũra mwĩrĩ-inĩ, na haha ndĩrona kũringana na ũrĩa kũhana , nĩ hena arutani, na hena arutwo, na marabundithio nĩgetha makorwo me njorua wĩra-inĩ ũyũ wa gũthĩnjana.